Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ mũhũri wa mbica arũgamĩte na ena andũ thutha wake na kando wake arĩa marerorera mbica. No akorwo nĩwe ekũmahũrĩte mbica na o mũndũ o na mũndũ ararora mbica iria ekũhũrĩtwo ũrĩa cihana kana akorwo arahũrĩte mbica kũndũ arathiĩte rĩu nĩ kũmonia aramonia mbica ũrĩa cihana.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha ndĩrona nĩ bamĩrĩ, na ĩna ciana ithatũ, na mamu wao. Na haronekana tarĩ gũikara thĩ maikarĩte hamwe thĩ, no akorũo mamu wao nĩ motaro aramahe, kana kũmenya ũrĩa magĩikarĩte kana kĩrĩa marenda. Na wakorũo mamu wao nĩ hĩndĩ akiumĩra wĩra, makorũo ma, agũikara hamwe nĩguo maranĩrie, kana marĩanĩre, kana magĩeterere kĩrĩa gĩgũka hau mbere-inĩ.

Ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ nĩ atĩ, no makorwo marĩ arutwo, na maratũ maratũmĩra thimũ ciao kana nenda cia ũkinyanĩria wao gũthoma, na maronekana makenete mũno nĩ tondũ nĩ ũndũ mwega mũno, na maronekana tokorwo nĩ gũthaka maragĩthaka mũthako thimũ-inĩ, kana nenda-inĩ ici ciao me nacio.

Kĩndũ gĩkĩ tũrona haha nĩ mũtumia arathambia mwana moko na kĩrĩa aratũmĩra nĩ thabuni wa maaĩ wa gũĩthamba moko. Na ũtũmĩkaga rĩrĩa mũndũ tuge aumĩra wĩra, na nĩ aingĩra nyũmba-inĩ, no nginya ethambe moko, kana rĩrĩa kwĩna ageni mokĩte marĩ aingĩ, no nginya ũtũmĩre thabuni wa maaĩ, nĩguo makĩhote gũthera moko.